No ũhũthĩre thimũ ũhihinye njata ĩmwe inya mũgwanja njĩra ya reri, arũmĩrĩre makinya acoke ekĩre namba yake ya kĩbandĩ na marĩtwa make, aihũrie maũndũ make mothe acoke eterere ndũmĩrĩri nini thimũ-inĩ yake ya kũmwonia ũrĩa arĩrĩhaga na gwĩtĩkĩrĩka. Kana no acerere thibitarĩ kana kũrĩa wĩyandĩkithia ũcio ũrathiĩ na mbere aheyo bomu amĩihũrie, acoke acokie bomu ĩyo aneyane kĩbandĩ gĩake na indo iria ingĩendeka. Na no aingĩrie ciana ciake kana arĩa arĩrũgamagĩrĩra acoke arĩkĩrĩrie na kũrĩha kũhĩtũkĩra M-pesa.

Oe njiko yake amĩkĩre makara acoke ahingũre kamũrango kanini hau thĩ, acoke amĩtware nja handũ hena rũhuho nĩguo ĩgwate o naihenya ndĩgaikare mũno ĩtarĩ ngwatu. Oye karatathi ta gaibuku agakie akaingĩrie hau hee kamũrango kau ahingũra aingĩrie hau thĩinĩ gagĩakanaga, acoke ongerere makara. Yakana ĩ athiĩ aruge nayo arĩkia kũruga oe njiko yake aite mũhu thĩ, acoke ahinge kamũrango kau na ndagaitĩrĩrie njiko ĩyo maaĩ nĩguo ĩikare mũno ĩtarĩ thũku na amĩhũthĩre kwa ihinda iraya.

Kwĩyandĩkithia niĩ hakwa ndĩ mwĩyandĩkithiu na ngaingĩra thĩinĩ na ngarĩha. SHA ĩno reke njuge nĩ njega no kũmwe aai ti njega. ĩngenagia tondũ rĩu kũngĩtuĩka nĩndathiĩ na ndakoma thibitarĩ na nĩndaheo toro nĩkũndĩhĩra ndawa icio ndĩrahũthĩra kũu, macindano na ĩrũgamĩrĩre maũndũ ĩkorwo no tũbeca tũnini nguongerera igũrũ, nĩwona hau hagũkorwo harĩ hega? No thĩna wayo rĩ wathiĩ ta tũthibitarĩ tũtũ tũnini tũtũ twa gũkũ macinani ũrathiĩ ta handũ ha kwamba rĩngĩ watwaro wĩ mũhote, handũ mambe makwamũkĩre magũthondeke mambaga gũkũria ciũria. ĩĩ wĩ mwĩyandĩkithiyu? wĩ mũrĩhu? Rĩu ũkona marate mathaa handũ mambe magũcugurĩkĩre macoke maũndũ mau mangĩ nĩmũkwaria namo.

Gũkima irio, kĩndũ ta tũbuthĩre mũthere rĩu-e, woyaga thaburia yaku, ũgekĩra gĩtũngũrũ bo, ũgacoka ũgakĩigĩrĩra riko ũgekira riko ũgagĩkaranga kinya gĩkabĩa. Ũgacoka ũkoya waru waku, kana marigũ ũkamekĩra thuburia thĩiniĩ, ũgacoka ũkaigĩrĩra nyeni, ũgacoka ũkaigĩrĩra mũthere waku igũrũ, ũgekĩra maĩ itherũkanĩrie ikĩbĩaga. Ciarĩkia kũbĩa-ĩ ũkaruta, ũgiita maĩ, irio ciaku igatigwo iniaru. Ũgacoka ũkoya mũindũri waku kana kĩrĩa ũrakima nakĩo, ũgagĩkima kinya igatukana, ũgatigĩrĩra irio icio-ĩ, nĩcianyitana wega, igakorwa kamũkimwa kega, na kabarĩrĩrie.

Cionekaga thibitarĩ-inĩ gwitũ kana ona tũthibitarĩ-inĩ tũtũ twa andũ kĩũmbe tũtũ tũnini ĩ tũigagwo gũkũ macagi-inĩ. Rirĩa wathiĩ wĩ mũrwaru rĩngĩ mwĩrĩ waku nĩ mũnogereru ndũramenya nĩ nakũ kũratura, nĩ ũthiaga ũkarutwo thakame thiĩnĩ wa mũkiba ĩkathomwa. Na nĩguo nĩgateithagĩrĩria tondũ nĩ gakũranaga na ũkerwo nĩ mũrimu ũrĩkũ ũngĩkorwo naguo.